Ore irburukani lenkiremore naa oltung'ani oinyiang'u ntokitin tebei e abori aa ntare aa endaa nelo ninye, amirr tebei natii shumata naa keeta ilo tung'ani faida amu kelo naa ninye adupoyu kuliko elde duo oinyiang'unyie amu kelo ninye amirr tebei natii shumata alang' enaduo ninyiang'unyie.

Kuna nkoitoi nailepunyie enkigilata oltaka aa pee eturi nkumot tewuoji pookin napejieki oltaka nepiki enkitoria metaa ore pooki ng'ae onang'aa oltaka nibung'i nitalaki mpisaai kulingana oilo taka otanang'ayie.